Wa mbere nĩmagĩrĩirwo kũgerera njĩra ya ũrĩmi ta kwĩgĩra maaĩ kũgerera ithima cia maaĩ. Thutha ũcio, nĩ mũhaka mathure mbegũ ĩrĩa ĩkaga wega icigo-inĩ iria itarĩ na maaĩ maingĩ. Wa gatatu, kũruta arĩmi ũhoro wa njĩra njerũ cia ũrĩmi. Njĩra ici no citeithie arĩmi mahande na kwongerera irio icigo-inĩ iria gũtarĩ na maaĩ.

Wa mbere, kũmenya njĩra nguhĩ cia gũthiĩ thoko nĩ wa bata mũno nĩguo indo itikahũthĩre ihinda inene njĩra-inĩ. Wa kerĩ, kũruta arĩmi uhoro wa njĩra cia kũrĩma indo ciao wega nĩguo itigathũke. Wa gatatu, gũteithĩrĩria arĩmi na ngari irĩ na tekinorojĩ wa gũtũma irio citigathũke na ihenya cigĩtwarwo thoko-inĩ.